eee ekimbungaa orkulie aramatak amu kesidai teni imbunga ilaramatak amu oree ilaramatak neatai inkabialaiting napaasha eeatai ilaramatak loo swapii na ijo olaramatani loo ntare neetae ilaramatak loo nkishuu neetae sii ilaramatal loo nkamiani nitokii sii aaku ketii naii ilaramatak loo lchambai naa kesidai tenibunga laaduo aramatak peeyie easisho teneboo amuu elelek ahh koree naii entoki nematum too swamin ainei nattum too rkulie arashoo iidim koree ilaramatak loo swamin nanyanyuk naa isidai akee sii tenibunga peeyie eutaro too nkoitoi naapaasha .ncheree koree te nkop naingu a nanu naa elelek ikilikuanishore ajoo oree emuwei intare ainei kalo shani ooonyorr inamweyian nereto naa tinaoitoi niaku kesidai akee tenereto ilaramatak.

Ore aoa enkata nitayiolo enkitengena nijotolangeni na enkata apa natayiolo enkoitoi ebkisumabaanchere esidano enkisuma na ore apa payieu nayilou esidano enkisuma na kadolta apa ltunganak oisumate lemurua aang arashu tonkwapi nikingua ajo kepaasha maishavenye ashu okulodo lituisuma naiyiolo naapa oleng nayiolo aho kanyio enkipirsa enakisumq lake ore italuayioloilu naimayie ngolikinot kumok ahillgira ayioloubonabaebna oltukutuk laidim atoliki amu ore tinarishat namakumok ltunganak oota enkisuma neaku kegol nai pilo atum oltungani oyioloa oota experience # neaku enkitengen tenkoitoi naritikino.

Wore account e kilimall, naa wore ninye enedukuya wore kilimall naa olduka arashu biashara ormutandao, aa nchere online. Naa wore naaji enaiko tenaboloki yieyio account e kilimall, naa angas alo ewueji naji play store tenaduo simu enye, na download app naji ene kilimall. Wore ake pee in download enaduo app, neeta ewoji naji sign in, aa nchere interu aitumia enaduo wueji nimiata account, neeku lasima naa pee iregista. Napik namba enyanak esimu, napik email, napik pin nayieu nitumia, naanyu entoki naji verification code aa message nikirriwaki kilimall, peeyie itumoki duo asaina app. Wore ake pee itumoki asaina. Nitumoki taa aiaccesa account ino e kilimall, tenaduo simu ino enkaina.

Eeh na ore apa atii sukul e sekondari na kayieu apa nainyangu esimu oleng kake maata iropiyiani naidim ainyangu enaduo simu neaku naatanalo sukul peishori mpisai embene na kaiwangie ake esajati ompisai aanchera ashumita apa inaripiyani pateno ake nebaki naduo nabaki enaduo simu nayieu nainyangu naa nashum apa ropiyiani atii sukul orealotu aidip sekondari nalotu aponaa nkutii ropiyani nainyangu esimu naitumia tonona olongi neaku kadamu apa inakata ana enkolong natushuma mpisai tenkaraki naa entoki emaana apa nayieu najo na ina simu.

Wore ingolikinot naimaa inkera tenkoitoi e internet tenkisuma enye, naa kengas aaku ketii inkiuapin nemetii network, neeku naa kegol peyie isuma inkera, amu miibung naa enaduo internet esidai, tenkaraki naa engoloto e network tenaduo kop natii. Wore sii enkae nyamali eware e internet, naa kelo nelayu inaduo kera iropiyani nainyiangunyie entoki naji bundles, aa ninche intumiyia arashu wore ake pee iinok enaduo toki naji data, wore pee ijing internet naa lasima pee iyata lelo tokitin ooji bundles. Neeku naa wore engoloto oompisai nalelek ekira sinche inaduo kera aimaa, naa kinyialaki naa enkisuma enye e internet.

Kakumok oleng' esiana ontokitin naanarikino neeta olarikoni lesiasa, naa wore inkutik naidim aipoto, naa wore olarikoni lesiasa, naa kenarikino neeta entoki naji effective communication, aa nchere keyiolo enkoitoi nangamarie iltunganak lenyanak, toonkatitin pookin naapaasha. Keyiolo atangamai iltunganak tenkata orkiyioi, tenkata enchipa, arashu dii ninye enkata nagorikino iladuo tunganak oorikito. Wore sii enkae eware, naa kenarikino ake olarikoni lesiasa, peyie eeta entoki naji accountability. Aa nchere, wore olarikoni lesiasa wore ake peyie easa entoki naipirta ewoji nakira arikoo, naa kenare ninye peyie eya jukumu arashu responsibility, enaduo bae nataase tewoji nakira arik. Wore sii enkae euni, naa kaisidai ake olarikoni teneeta entoki naji integrity, aa nchere, aisidai teneeku asipani toonkoitoi pookin enyanak.

Wore ilaranyak arashu ilasirak loosinkolitin tolosho le Kenya, naa kekira aimaa arashu keimaa inyamalitin ogolikinot kumok oleng'. Naa wore ninye enedukuya, naa engas aaku kekunyik isukuulini arashu ewojitin naapuo naaji ilatii tung'anak aatumie eyielounoto arashu training ena siai eranyare. Neeku naa eng'eno enye itumia oladuo tung'ani makewon, neeku ketii naa abori ena siai enye eranyare tenkaraki eyiolounoto nemetii ele osho le Kenya. Wore enkae nyamali sapuk eare, naa wore kulo aranyak arashu kulo aigerok loo kulo sinkolini, naa ketii iloing'ua iwejitin eabori arashu ilmareita liabori, neeku kekira aimaa inyamalitin oleng' ooropiyiani arashu entoki naji financial constraints, neeku wore oladuo tung'ani meeta iropiyiani naidim ashomoyie studio aitau oladuo sinkolio lenye, arashu dii ninye teninoto nemetum naidim ashomoyie studio naitayu osinkolio lenye quality.

Wore ing'uesin natii Nairobi National park naakira aiting, arashu aa nchere kekira aipungua tenaduo park, naa kejo research nchere wore ing'artunyo te Nairobi National park, nekira aaku kutik oleng'. Amu, wore ilapa laaterewaki oladuo ale, nelelek ekira irkulie aaye tenkaraki ilarin ootaa kumok, nitoki sii aaku metumitoi irkulie ng,atunyo oidimi aayawu oladuo ale, tenkaraki kearita ilaramatak ilng'atunyo toontimi eboo, arashu dii ninye tenenya siinche inguesin naakira sinche aaramat arashu isuami. Wore sii inkulie ngwesin naaijo ilchitai, nejito ake sininye research kekira aipungua oleng' tilo ale le Nairobi National park, tenkaraki wore kulo naa kelo near inkarrin too lbarabarani, neeku kekira naa sininche nambai enye aadoyio oleng'.